Indim ashomo enkae ang nilo aomonoki iloingok inkishu, nindim aipoto oldakitari pekitudoki inkishu petum inkishu inoto iloingok tina rishata .nindim ataboloi inkishu inono nilo aingor nepuo atum ilkulie oingong ingira alo aingor inkishu inono tiangata.

Kebolori nkishu mesho adaa adaari openy nepali nepali emirata enkop petum nkishu ewuei sapuk petum nkishu ekiwanja sapuk napuo adaare ,nigil adake ashukunyie teipa petumoki naa nkishu aisuari apuo adaa openy nepali emirata enkop oendungoto oolchambai .

Kidim aibelekenyayu tenemegirai abukoki enkare tenemegira enchan asha ,tenemegira atum nena tokitin naifaa duo petum petumoki atubulu esidai tenegirai abukoki enkare tenetii enkolong sapuk naa kidim aibelekenyayu.

etum iltungana esiai netum iltunganak mpisai eimu ena kia eimu ena kias

Meesapuk ena siai amu ore tenakop ormaasai, naa ore iltung'anak kumok naa biashara o nkishu etii wo ene nkiremore. Ore enkumoi ooltung'anak, nemeyiolo ena siai amu menya enkumoi ooltung'anak kuna tokitin neeku meesapuk ena tena alo. Enkiremore duo esapuk we siai oo nkishu.

Ore piidol ena siai naa keiyeu mpisai neiyeu enkare a ore, ore mpisai ninyeng'uye endaa nichoo kuloo sinkirr onkare o wueji naa naamany' egira, egira abuluu.

Kesidai ena ntoki amu keas kea siai aitoshooyo tinieta ntoki niyeu ning'urai naa nkitasooyo te rishaata nera nkitii oleng. Neeku kasidai.

Kisaidia irbiasharani pitubulu esiaai enye ,kisaidia irbiasharani pitubulu esiai enye tenkata sidai niko peyie kiyioloti esiai enye ipitia ena toki ena nagirai aitodolo.

etiu anaa ebenki, amu meshil, meshil ajo ke loong'ae oopik impisai anaa irkunjaii, te naailairemok loo ilchambai, te naa irbiasharani. meshil ajo kakua tung'anak oopik impisai. oltung'ani ake iyie otipika impisai. neng'amu etiu anaa embenki meshil ajo keng'ae napikita impisai keng'ae neitu epik keng'amu impisai oo iltung'anak pooki eiling'ana anaaa esiai niasita.

kadoolta ibenderani oo nkulie kuapi, nadoolta english aa enkutuk e kenya oshi naitumika, oleng tene, nadoolta, adoolta ibenderani amu etii ene USA.adoolta benderani kumok.

Ene maana amu kisho kisho iltunganak isiatin anaa youth kisho isiaitin ,kiger iltunganak kumok petum isiatin nisaidia si amu ore ena county naa ketum county naa ketu matejo anaa county naa ketum sii ninche iropiyiani ingwaa ena toki ena kenya revenue authority niaku kisaidia oleng ewuei sapuk.

kadol biyotisho oo nkishu, tenenyototo irpapit aitashe too nkishu, teneisuuto enkiteng' nenyototo lolo papit aitashe, ashu enkata nalepitoi inkishu, nidol kule naitayu te naa kule kuti nebaiki oshi naa ore ina kiteng' kule kumok eitayu ore ina olong', neitayu kuule kuti niyiolou taa ninye ajo mee sidai ena kiteng' kemwoi.

Ipik nena kishu nidolta ajo mee sidan ,nipik kando enkata nareuni nkishu ang nipi nintaki ninche olale lenye openy ore enkata naduo adaa nincho sininche meshomoito oopeny nena nidol ajo mmee sidan pemeshurtaki nkulie oloirobi ashu ina moyian naata . nipik kando meshomoita inamwoi kando okuna nememwoi kando pemeponu ashurtaki nkulie oloirobi ashu ina moyian naata.

Ipiik nkishu, idung'oki olkiti ale lenye lodaare peemetumoki aayetu inewueji nigira, inewueji olchamba, peemepuoni ainyal, ainyal nena tokitin duo olchamba nigira airem, neeku ipik ninche nkishu kando niyata yie, niendelea yie enkae siai olchamba.

kidim amu ore nkineji naa kidim ninche ataa tewuei akeyie pookin . tenaa ewuei neirobi ,tenee ewuei enkolong . niaku kidim ataa towuejitin nepaasha amu ore ninche orpukunet lenye naa ke kenyor iwuejitin pookin . ewuei akeyie netipikaki naa kelelek ebulu time wuei amu ore kelelek ebulu amu ore nchee kebulu tewuei pookin akeyie netaa ketipikaki ashu netaa kewaiki.

Ore nkinejik e kule naa keiyeu, keiyeu endaa sidai pee tumooki anontito nanelee. Naa kore eneking'o pee king'oo enyamali enye pee king'uraki endaa, niking'uraki nkaree sidai, niking'uraki ojii sidai neiraang' pee tumooki naa si ninche araake mukurauna nale kumook.

Kaiu apa naa ore paitushul naa kai natum lelo kulie oingok lemaata nanu matejo loota ilo likae oingoni niaku kai nanu natum enkae peku sidai nalang inainei peeku kepaasha nkishu ainei ,pemitoki aaku empeku nabo ake kake peaku kepaasha .

iibung pee ebulu, nitumoki sii anoto nkishu kumok, nitumoki sii anoto inankae peku nimiata, neeku ibung' pee ebulu, niendelea sii nkishu nonok aaponari teina rishata.

Tenetushuli nkishu o nkerra te enkaji naboo naa kajo keroro nkishu nkerra neeku keau hasara sapuk amu keroro na nkishu nkerra neer naa keidim ataar metuatata amu meidumuno amu kaasapukini nkishu alaang'uu nkerra. Naa kajo tenetushuli nkishu o nkerra tenewuoji neebo naa keaku naake nkerra kumok amu keroro naa nkishu nkerra.

Incho inkishu endaa, endaa aitaraposh endaa sidai, nincho enkare sidai, enkare nawok sidai, niisuj, niyakikisha ajo ore ewueji nepuo kuna kishu airrag naa kasidai kasafi, otenebo wenkare safi, nincho endaa aitaraposh, metaa ore ade tenijo alotu nitum siiyie, naa keeta kule, keeta kule sidan nikincho. Neeku iyakikisha ajo intaraposho, nincho enkare, niisuj ewueji neirrag.

Oletipat amu ore nkishu ekule nemeyieu ewueji netii soitok, nemeyieu olbaribara torrono amu keure soitok naa keure olbaribara torrono, neeku oletipat olbaribara oleng' peilepunye toonkishu amu inakata siininche eiendelea nena kishu inonok aabulu neeku kumok amu meidimu nkishu ekule olbaribara loosoitok.